Yatet ap mungaret komachei kemwachin serkali nepo county noton ko nyolu iwe iaplayan paronok chepo lesienit en county noton nepo homabay. Olekiaployondoi kependi ilipan ropinik sinyoru lesienit noton akinyit paronok ana iyay application kotienkei yekakimwaunden en ofisit noton yekeinyit application kemwoun elekilipondoi ropisiek choton chepkimokchinkei lesienit iwe nguno ilipan ropinik ipoisien mpesa anan akot ko cash en ofisisiek kwak chebo county yetar ikoiten paronok kuk akikany kekonin certificate ana ko permit nechomun inam iyai biasiara

Chepkondok kyuk chebo kila kosilingisiek bogol mut, rapisiek choton oboisien oolen tuguk chebo kila choton ko amitwogik choome, oboisyen kora oolen tuguk chomokyinigee en betut kou sobunit kou credit anan ko airtime ko alak tam kosilingisiek bogol oeng akoi um ondoi koik konorwet anan ko savings

Kondoindet nebo komonut en kokwoni, ko kondoindet nemiten ofisit nebo governor. Kondoindet nito ko noto nekikorikyi piik mising, ako icheget cheipu maendeleo kobwa kokwet. Kokwoninyon kokikonyor peek, kikonyor sitimet ngamun en serikalit nebo county. Serikalit ab county , komi kokorikyin ak echek mou piik alak chumpo chebendi Nairobi cheui kenyor. Piik chepo county komi yupo Kaa yuton. Ako pichuton ko roisi kenyor ako kituitosi sait agetugul ngot koketinye shida ngot koketinye chito nemioni, komuche kotoretin . Kikoip rapinik chechang' mising, en kokwotini kotoret piik chemiondos.

Iwendi kityo kimusaknatetab kasari, iwe icheng' isir um ile imachei icheng' kiiy ne kikuren e-citizen. Ye kaisir, kowirun en yotok. Iwe anyun, ichut orit yotok, anan iae chekibare log in. Bora kaichut e-citizen, icheng' ele kikuren, ele miten iin police certificate nebo clearance . Iwe yotok, inyit inde ID neng'ung'. Kobare ketwoo. Kodirektenin anyun, anan komutin ole kilipanen rabishiek. Ilipan rabinik guuk, mara iboishien M-pesa anan ko Airtel Money. Yeitar ilipani, kelenjin anyun ikany, nekit mara komwoun kolenjin ikany betushiek chetia sinyorchikei notok kartasitab atebet nemyee.

Kit netai missing nekikeyai en kokwoni asikopit kotere tyonkik ab timin ko kikee mwochi serkali komuch kongot ole menye tyonkik nyokengot ak ngotwet nebo sitimet noton nii komoimuche kor komong tyonkik. Kikinet bik Koraa kelenji komuch korib eeh kiyakik kwak kii anan ko tyondo aketukul nebo gaa, kikemwochi chitukul kelenji kecheng ole menye tyonkik ole kakingot komie ak ole kakiker komie ole moimuche komong en kemoi anaat ko ole moimuche konyorunen tyonkik cheimuche ko koumisa icheket.

Ngalek ab ecitizen nii ko kikotoretech en oret neo missing netai kokikoik roisi kenyor kosishek ana anan boishonik cheyoe sirkalit kokochin bik, kii en kenyit kokiyoche iwee baka offisisiek ab serikali asinyoru tukuk cheimokinii gee kot ko kechenge kipandet kotko kechenge eeh iiih icheng okot certificate agetukul ot nebo siget kikiwendii baka office en inguni ngamun en ecitizen nii iwendii kityok muswoknotet ab kasari icheng nekinore ecitizen ak en yoton nii imuche inyorchii gee tukuk choton malasaima iwee bemin laini nii okeicheng koraa keirib koraa saishek kuuk ako kenyorchigee tukuk chekemokinii gee en haraka.

Inoni ko moshinit ab muswoknotetab kasari noton kekuren computer koroi kotoretin missing lokok kongomekitun ak kokuyo tukuk che Chang akobo kit netesetai en ngwony nebo inguni. En inguni ko tukuk chechang koboishen computer noton amunee sikonyolu kineet lokok kotokomengech kouni asikosip kokuyo akichek kole boishoniton ono komputaishek kotokomengech akomuche okot kotekak en okili nywan nii akomuchi okot koteche Koraa tukuk alak cheyechen. Kit agetukul inguni koboishen muswoknotet ab kasari kolasima lakwet agetukul kokoyo kole boishoniton ak keboishoito.

Poishoniton nepo boma yangu en ecitizen koarorchin pik olekinyorundoi korik che roisi ana kit nekikuren affordable housing en yuton imuche ilipan ropisiek kuk cheketinye iyai chekikure deposit yekaiyai ,inome korok iregistanke yekairegistangei igoite kainutik kuk, numbait ap kipandet akinam anyun ilipan, yekailipan deposit kemwoun anyun kelengin inyorundoi ano kot Ako inyorune ano

Akobo kora en olibo koroni kemine bandek anan ko maize, en yuu ko ng'obore kitore kemine keketyi kora kemin ng'endek noton sikikochi ng'ung'unyek kosich nutrients chemokying'ee, biik alak chemara komine robwonik kong'obore tore konam kora konde ng'endek.

Boishet ab robinik kokit nekorom ako nyolu Keker kele yenyoru rabishek kii iboishen komie ole oboishoitoi rabishek chuk kii ko kit agetukul, rabishek alak tukul cheocheruu ko chekokinde budget kit aketukul ne ole kolasima kobongochi ole Saal koto komonde pankanet ole Saal komoole noton amunee si kokotoreton nii so your okot rabishek chekikonori anan ko chekisavani. Kit age ko keyai karishek che Chang che konu rabishek anan kit nekikuren en ingeresa multiple sources of income.

Inoni ko boishet ab muswoknotet tab kasari kelil lakwet kotokomii moet, inoniton nii koboishen moshinishek chekoromen cheimuche kolil akobore kole tepto Ono lakwet en moet kotko mii shida agetukul kimuch Keker, imuche iker en television ake nimii taban yon neiboru ole kotepto lakwet kotko mii komie anan kii kit nenyolu keyai.